Kararan boisioni amun toreti bike konyorjigee chepkondok yekakobai kiakichuton sikobit kotoret en ngalekab chego anan koyon kakialda sikobit konyorjigee bik tuguk chekeboisien kou rabisiek, koraa kotoreti en loiset yon kiloen tuguk kabaa indonyo sikobit kobakwalda bik anan kwalda temindet, ko en nego koraa kotoreti sikobit yon komi kit nekokimiche kimuch kialda koraa sikobit keboisien en kaa konyorjigee borotet neo anyun temindet.

Boisioni anyun koyoche itinyee kechirek sikobit inyorjigee borotet, niton anyuun koimuch ingol suswek ak chumbik en moinget nebo kiakik sikobit kwamen tuguchutet sikobit kobiyoso anan konyorjigee tuguk chemokyingee en boruekwak, niton anyuun kotoreti temindet sikobit konyorjigee tuguk chekeboisien kou chepkondok.